kelepuni ake kule tenkiteng ore piidipi atalepu nepiki atua ilo bucket ore ake peepiki kule atua ele bucket nishori olashe enak kake mitokini aisho olashe elo anak enkiteng niaku tele bucket ake ewok, ewok ele ashe kule ometubulu abaya eh enoshi kata nataa kedaa anya inkujit kake mishori olashe enak enkiteng opi tekule bucket ake ninye enak kule ampaka niteru adaa olashe anya nkujit.

Itum oltung'ani enkare, enkare niwok enkare nipik eh niun nipik kuna inkaitubulu inonok nemitoki enkare adung'o amu keeku naa kejing enkare kuldo tankii orook naa kiaku enkare sapuk oleng temurua pooki nemeitoki enkare adung'o amu keeku naa ketii ewueji nepiki enkare uh naisudorieki enkare pemelo ake neishunye arashua enelo ake enkare neishunye naa ketii ewueji netumieki enkare teleleki.

ore teninkenoo ntare, nipik ewueji neikenoro, nincho edaa teine wueji, naa kisidai oleng amu meitoki nena tare aimin tenepuo, mitoki nena tare aapuo aimin, amu keeku naa kikenoro, metiu anaa inoshi tare naapuo entim aanang' entim, naa mitoki kuna tare aatum irbuketa, too wuejitin nepashipaasha akeyie. keku kuna tare ketii ewueji sidai oleng, neeku kedaa ake nemeitoki atum irbuketa, tenereem obo, negam isoito negila ingejek naa kisidai ena oleng amu keeku ntare kikararo te sidai oleng.

Enkiteng ena ekule, na ore teninyangu enakiteng aramat te nkang ino na itum kule oleng amu keeta kule kumok tenindim atelepu tedekenya arashu teipa alepu oljiriket musima lekule na enetipat Oleng amu itum iropiyiani nintumia tiang naisidai taa pii amu mintoki alau entoki nisumie nkera anaa duo mpisai nisumie nkera neaku enetipat Oleng teninepu orpayian egira ainyangu enkiteng.

enkitengena ena naitumia ilangeni aitengen iltunganak te nkoitoi naji ene digitali, naa idim nintumia ena oitoi aitaas imbaa kumok, anaa adumu entoki naji huuduma number, nidim sii nidumu licence tene wueji ino, nilakie licence ino ena oitoi e digitali, naa enkoitoi sidai oleng amu ias intokitin kumok, naipirta olosho lang te nkoitoi e digitali naa kitelelek esiai oleng.

enkitengena ena nagirae aitengen iltunganak, too nkoitoi naapashipaasaha akeyieyie, naa aisum iltunganak neitengeni enaiko peyie, tenidim ate, ashu enaiko peyie eesi, ees imbaa tenkoitoi naishaakino, matejo naake anaa enkisuma entoki, nikintodoli file nisuma, vile nias imbaa naapashipaasha, arashu aa enkiremore, nisumi iltunganak eneiko teniremisho, aas enkiremore tenkoitoi naishaakino, naa kisidai oleng amu itumutumu imbaa sidan, itumutumu engeno.

enkiteng'ena ena nagirae aiteng'en iltunganak too nkoitoi napaasha, nikintengeni aiteng'en aisho inkoitoi niyasie esiai, arashu aa entumo dii ninye e entumo niasiasa, entumo naa idim aigero inkuti tokitin nikinteng'eni teine. naa kisidai oleng amu idamu teniger intokitin nikinteng'enaki ore ake peeku igero entoki nikinteng'enaki naa idamu sii tenkoitoi ino ashu te ntoki niloito aas.

edumunoto ena sidai oleng au ketum iltunganak irkijanani esiai, naa idim sii niyau irkijanani lemeeta esiai temurua ino. nincho mitobira ashu metaasa ina siai. naa ore tena oitoi na ketum impisai ashu entoki nalo anya oltungani, nintumia sii alaakinye nkera school fees nintumia sii ainyiangunye enkila ino, neeku kisidai aoleng amu ketum iltunganak isiaitin, mitoki atoni too nkang'itie meeta isiatin.

ore kuna aitubulu, idim ake olopeny airemo olchampa sidai, nitipika enkare, nitipika sii olchala, naa ina pee idolta ajo ore kuna aitubulu naa kisidan oleng netubulutua aa sapukin, netoishote, naa kitodolu ajo ore olopeny ele shamba naa etipika olchala aitobiraki netipika sii enkare, neiremoko sii aitibiraki nitayu kuna aitubulu neme sidai tolchampa, neeku ebae sidai ina.

irem ake olpayian olchampa, nipik olchala, niremoki ilo shampa naa metisidana naa peepiu enterit. niun kuna aitubulu inonok ollnyanya. nishetu apik ele puya sapuk oikenoo kulo puyai, ore ake pee inken metaa metum enkolong' naa eisidai ina kata amu mitoki ing'uesin aanya kulo nyanya linonok. ore teina kata naa kebulu kulo nyanya, aabulu te sidano nebulu aakumok nisho ornyanyai, ayiu irnyanya kumok oleng .neku kisida ena olenge amu keeku mitum oltungani asara sapuk.

ore tenchoto ebiotisho naa kisidai oleng ena bae tenelo nemuoyu oltungani lenkang' ino naa idim aitumia ena bae alakie iropiyiani nikigira sipitali aipotunye. nemintoki iyie alak aitoki tebene ino, kake intumia ena bae alakishore, nilakie nena pisai pookin esipitali nikigira sipitali aipotunye, nimintoki alak aitoki tebene ino, neeku isidai oleng naa ene tipat sii ena bae oleng.

karik ake ilo tung'ani narik olchampa, ore pee arik olchampa naisho eton teine maing'ura aasita ena kias, nang'as adumu naa ele puya lai orok, naikarie ilo puya, nadumu ilo puya naitaman ina terit, ore pee aidip aitaman ,napik naunoki apik atua enkop, napik ena terit nado ena nagira airemishore, naikunaa nejia omailepie duo aikarie apik iwueitin kumok, ore pee aidip naa ataasa nejia, naitoki apik kuna aitubulu aainei nayieu napik, naun naa ore teina kata nedol sii ninye ele tung'ani ele tung'ani oyieu nelo aas, ayiolou atasa tolchampa lenye.

enkitengenare ena naitengena iltunganak ashu nkera esukuul, naa aisidai oleng amu ketum pooki tungani eng'eno, naata elde likae tung'ani, naa kisidai ina oleng amu kereu enkisuma ang' dukuya naa keng'enu nkera pookin, nengenu iltunganak pookin, naa kisidai ina amu ibungate iltunganak. neitengena pooki tungani, nintayu engeno niata, nitayu ele likae eniata niintutumu ina ngeno na ore teine naa ipopuo dukuya oleng amu keku na imbung'ate.

idim nintayu kuna aitubulu inonok, nilo amir amiraki kulo ainyiang'ak linonok oopuonu too nkuapi naapashipaasha, naa ore ake pee imir naa itum iropiyiani, kunaropiyiani itum ashetie enkang ino, ninyiangunye nkilani nisumie sii nkera. naa idim sii niyier tenkang ino naa kisidai oleng tosesen tenintumia anaa edaa. neku isidai oleng naa enetipat si ena bae te pooki tungani akeyie.

ore enkirorokino naijo ena toonkera naa kitodolu ajoo eyata enkanyit, naa kitodolu ajo olbotor lino el tungani ligira airoroki te lukunya. nisulaki ntoye amu ore ntoyie naa kiroroki irpayiani too lukuny nisulaki kulo botorok te ninche. neeku ore enkeraii pookin teneiroroki, oltungani botor telukunya naa kitodolu enkayit. naa ore inakata kegira aitodolu enkayit tiatua emurua naa kisidai ina oleng.

idim nintumia kulo kuru nincho ilukunguni inonok minosa, naa ore ilukunguni tenenya kulo kuru naa kepiru iluknguni oleng, amu ore kulo kuru kitopir edaa siai oleng too lukunguni. naa idim nincho ilukunguni inonok, neisho neiu irmayai sapukin. naa kitoki sii iluknkuni anya nepiru netum ilunkuni nkiri, nimitoki ae esumash. ore sii eniare naa idim aitumia kulo kuru ninco etuyu, nipik atua olchampa anaa olchala naa ene tipat oleng temurua pookin.

ore ake pee iunisho orpayian, aun aun inkaitubulu tolchampa lino naa lasima peeyie ipik enkare pee etumoki aatubulu, neku inyiangu orbaket sidai laijo ele, opik enkare nena iatubulu inonok, naa ipik sii enkare nejing enkare pooki wueji, tine wueji netubulunye nena aitubulu ino, naa kisidai oleng, enkoitoi naitelelek esiai ino, amu mitoki enkare aibukori aingialaki, neeku mitoki enkare, aitubulu inkaitubu inonok tesidai.

enkitengenare ena naigirae eitengen kulo airemok, enikoni tenunishoi aapik kuna aitubulu enkop, naa kitodolu ajo keyieu iltungan netum ina ng''eno eunore peyie etumooki aatayiolo si ninche eneiko teneun. nee enkoitoi ena sidai naa enkiteng'enare ena sidai oleng, pee eyiolou pooki tungani eneikoni teneunishoi, eninko tenipik enterit eninko teniunisho pee itum naa nkaitubulu nabulu.

Enkitengenare ena nagirae aiteng'en ilairemok ooyieu niteru enkiremore, naa ekintengeni eninko tenipik enterit ino apik olchala, ninturur ina terit ino, nirem olchampa tesidano, onkaitubulu niun eneba, esiana neba inkaitubulu niun, neeku enkitengenare sidai ena toltungani pookin oyieu neyiolou enkiremore. eninko teninteru mpaka eninko teniya aya aun tolchampa sapuk.

kaidim naitumia kuna aitubulu, atimira, amiraki ilainyiang'ak pookin ooyieu ninyiang'u. naa ore tenamir amiraki ninche naa katum iropiyiani naitumia too nkoitoi ainei, iropiyiani nainyaing'unye enkila, iropiyiani nalakie school fees, naa kisidai oleng ena bae.